Ore ena siai, ore peetumoki oltungani atayiolo enasiai amu ore ena siaai na emirare ompuka, amir mpuka tosokoni, amiraki ltunganak oinyangu nitoki ltunganak apuo ayier toonkajijik ,neinosieki orgali ompuka, ainosie kuna puka, ore peiyolou ena siaai na kidim oltungani ashomo sukul, nilo aas ena course naji enebiashara nai naipirare esiai e biashara peiyolou oltungani ajo kaikunoni osokoni e e kaikununo bei o mpuka, nisum nai oltungani niyiolou ee ee ajo kanyio bei napiki mpuka, peyiolou atipika osokoni lino neaku kesidai atipika osokoni, neaku eniyiolo atipika engeno aa aa atipika mpuka inonok metaa kasafii metaa iyata nai oltungani mpuka safii.

Ore eng`eno naifaa niyata pee iyiolou ena baye na eng`eno matejo naaji e computer. Metaa iyata eng`eno e computer aitirishaki ena rishata amu ninye naa nikinchoo metaa eng`eno nidim naaji ataasishore ena mashini. Niaku lazima pee iyata oltung`ani eng`eno e computer amu emashini ena nayieu eng`eno sapuk amu inakata ake itumoki anotoki ataasishore ena mashini.

Ore tenadol ena siai nadamu esiai e nkiremore. Ore ena naa olchamba egirai airemoki idipa naaaji nkujit en`daa natuunoki atubulu oleng. Niaku keyieuni naa neiremokini amu inaka naadoi ajo sii nanu naa pee ilo aitereu esidanu en`daa. Aoru en`daa entoki naji eria, niaku ina duo naaji oleng maana pee eiremokini en`daa.

Ore ena baye te n`duata ai naa ore ena baye naa ilkituak loo nkannisani kulo loogira aitashe elelek duo eeta embae naje naimaki imba e kanisa imbaa e dini tofauti tofauti ebaiki netii, adolita etii le dini laa kajo sii nanu naa oosilamu. Niaku niche kulo oogira aimaki imbaa naipirta dini enye. Niaku ore entoki nalotu en`damunoto ai ashu ore entoki nadol naanyi enaa ene tipat tena siai naa nchere keisidai ena baye oleng amu keilepunyie iltung`anak neisho iltung`anak naboisho, neisho iltung`anak metonyorata, neisho iltung`anak ajo naa sii nanu pee ilo aitereu metobiko tiatua naboisho. Neserem iltung`anak enkai nenyorru.

Ore entoki nadamu tenadol ena siai naa kadamu iltung`anak ootonita ee tewueji naijo enkopis sidai oleng. Egira ainining`isho aitobiraki, neigerito imbaa naajoitoi aimaki embae naje ajo naa sii nanu pee ilo aitereu. Niku ore kulo tung`anak idol ajo iltung`anak sapukin idol ajo etukusote naleng. Neeku idol naa ajo elelek aa ilkituak le idara fulani e sirkali. Naa ore paa ajo nejia arashu ore ninye ene dukaya pee idol enaaji naa idol ajo ore ewueji netonie naa ewueji sidai olorika sidai oleng otonie ilkituak.

Ore ena baye naa kadolita iltingai oogira airem emekunta eji naa pee epiki en`daa amu etabawua naa enkata naunishoi. Niaku iltingai aare kulo, naa ore pee idol iltinkai aare oiremito ewueji nebo naa kitodolu ajo keisapuk ele chamba oleng. Naa kei , naa keisapuk en`daa napiki enoshi naji large scale farming. Niaku kajo keninye ena naasitai tene, niaku iltingai kulo oiremito olchamba.